Kore ana baye naa nkitibirata e lbarabara. Keraa netipaat ana baye netipaat oleng ta mbaata e nkopang' oleng amu kore lbarabara naa keitumiari te nkotei napashpasha. Etumia sii ltung'ana to usafirishaji, neitumia sii nkeera e sukuul, netumia ng'uesi, neitumia sii laaramat lo soum. Keretuu ana baye ltung'ana oleng amu keleleku lototoo enchee e oleng tana keitibira lbarabara amu kopoo ltung'ana nkopii napashpasha aas biashara, aas biasharani kumook. Keilebunye sii ana baye security e ltung'ana. Keishoo sii ana nkitibirata e lbarabarani ltung'ana lkasi.

Kore kuna naa ainani naapashpasha e lmatundaa onkulee daaki. Ketipikaki kila irridataa ng'ojii enchee. Kore ntokitiin nadolita naa ndisii, passion, saumu, lkutunguuni, lnyanya, ginger, kahawa, mashung'wa, o apple. Ketii sii nambai e kila aina e ntokitin natii ene. Ketii sii nkireeti natipikaki kuna tokitin. Kore sii aitokii nkaai ntokii nadolita tene naa shelfii naipang'akakii kuna ntokitin pee eitelelek nkiyelounoto ontokii neiyeu ltung'ani.

Kore ntokii nagira aasayu tene naa ltung'ana lopiikita nkaaji rangi, aa kore sii nkaaji naa keidiipi atesheet nepiiki simitii kore sii poo otooi nepiiki rangii. Keiloo ajoo iyelo taneaaaji kotumusana ele rangii suruaa naa kepikitai looibuar te kepeer poo otumii atipiik likai rangii supaat. Kadolita ntoiye nagira apiiitak nkaaji rangii sii tene.

Kore ntokii nadamuu tene naa ndisii. Kore shii ndisii keiyuu ninchee ilng'anaiyo le ndisii. Ketii ndisii naiyuu lng'anaiyo sapusapuki neetai naiyuu lng'anaiyo kunini. Keitegemea ta laaturok lo lchambai le ndisii kirrdataa tana sii nkaaji endisii niuun ltung'ana. Kore sii tanadol ana bayi nadamu soko napoo ltung'ana shii amiir ntokitin napashpasha. Eeh ketii sii ndiisi namiiri. Kore tiniuun ndisii niyaa soko nituum ropiani enono niasie lkaasin lopaasha.

Kore ene naa lbarabara tana sii nkotei naitumia ltung'ana netumia soum netumia sii nkaarin. Kore ntokii nagiraa aasayu tene naa ketashaa nchaan neiim nkaarin neimaa sii ltung'ana. Ketii nkaare netii sii soordoo sapuuk oleng ale lbarabara. Kore ale lbarabara naa keyau nyamalii kitook to ltung'ana loitumia amu keyauu ana ana ntokii ajali to ltung'ana tana sii ta nkaarin tang'araki mesupaat lbarabara loitumiarita ninchee. Keiyaari pee itibiiri lbarabara poo otuum ataaku supaat nimeetoki sii aibook nkaare.

Kore ene naa ng'ojitin neibook nkaare tana sii nooshuum nkaare teneshaa nchaan. Kore sii neikunaari ana bayi to muruai ang' naa keitumia ltung'ana ene ng'oji aokunye nkaare namatii. Keitumia sii lkulee apoo choo te nkosheke ana aare. Keituuke sii lkulee nankaan, kore sii ana aare naa meraa supaat te biotisho e seseni lang', amu keitumiarita te nkotei nee shaakino. Keishafuu ana aare naa keiyau sii lchafuu. Neyauu sii moyianitin kumook to ltung'ana. Keyauu moyianitin e nkosheke naarii ltung'ana.

Kore ntokii nalotuu ta ndamunoot anieen tanadol ana naa nturore e lchambaa aa kore shii nturore elchambaa naa keisai te ng'amata naishaa echaan. Kore shii ltung'ana loo , kore shii ltung'ana kumook tana siii laaturoke le lchambai naa keetai loitumia ltaarakitani atuurie lchambaa neetai sii loitumi laing'ook tana sii nkishuu atuurie lchambaa. Keitegemea o olchambaa tana kekitook lchambaa tana sii kekinii. Nitumia naa duake nkishuu aaperie tana sii ltaarakita.